kafwenyo ni ong'e lwasi maber e yamo anyalo chwalo chandruogna ne jo safaricom kendo anyalo gocho ne gi katiyo gi namba mar mia achiel talero ne gi gik ma osetimore gimomiyo chandruogni nitiere koro anyisogi kaka nadwa tiyo gi yamono to ongikre to gineno kaka gikonya.

Tije mek dala opogi e kind jo ot ki ing'iyo kido mar chwech mar ng'ato .To wan gi kido mar chwech mar ng'a ma miyo gi mar ng'a ma dichuo kata mar nyako gi wuoyi. koro iyudo ka nyiri opog ne gi tije mag ot ka tije moko mag ot mi itiyo gi lwedo gi, anyalo wacho kaka tedo, lwoko, moto gi ombo pi. Kendo to jo ma wuoyi kata jo ma wuone opog ne gi tije ma ma dwaro teko ma ng'eny ,duaro ni ng'ato oti matek kaka puro, baro yien, gin ema onego bed ni gi tiyo matek mondo pesa mar chiemo oyudre mano e kaka jodala okawe.

Sama atiyo maber kendo ayudo yuto maber, atimo gimi luongo ni saving akano omenda moko. Omenda makano gi kata kochula tatemo matek mondo akan omenda, Omenda makano gi biro konya e kinde ma ngima tek na . Gibo konya maber kendo gibo miyo yore na mag omenda bedo makare, to ok abed gi achiedh nade seche te nikech ang'eyo ku, ni an man akano pesa moro kumoro ma kendo ka tich oyudre tabodok kendo atimo keno no. Koro shida mar pesa no ok bo betie.

Achiel kuom okenge makawo mondo mi abed kod kungo manyalo tiyogo e kinde mabiro. Mokwongo an gi chama, chama mar jokma miyo gi. Kendo e chama gi, watiyo chama mar imiyo ng'ato pesa tibende ibomiyi. Koro pesa na gi kodwogo manakungo kanamiyoji e merry go round gi, koduogona tatimo gimiluongo ni keno, akano gi kaka gibirono. Sama nachiwogicha chalna kagima nasetiyogi koro kagidwogo takanogi. Bende tich kochula, takano pesa, anyalo tiyo gi nus mar pesa moro to nus modong' akano. Katimo keno maber ang'eyo ni kata kochopo kar nyiewo chiemo to kinde maonge go, pesni ka nyalo konya nyiewo chiemo. Kendo kapo ni masira moro kata gimoro mopore nono oyuda mbele kanyo, tang'e maber ni an gi keno maber manyalo golo pesana.

Kang'eyo naonge pesa, kata ka an gi pesa to pesa no okadwa ketho. Okadwaga dhi kwonde minyiepe gi nikech ang'eyo ni gombona bodwaro nanyiew, taonge go. Koro mano en okang' mokwongo matiyogo e geng'o gombo mar nyiewo gik moko maok apango. Kendo, kendaero ndiko list mar gik madwaro sama adwarogino tadhi tanyiewo gi. Koro nitie moko ma okochuno ni nyakipang gi, kor gibirabira apoya lakini geng'ogi bende tek. But onego obed ni wageng'o nyiewo gik manokwapango at least mondo warit pesa kik waketh pesa.

Kaka ja ohala, aja kan pesa na e lock saving M-shwari, kakano pesa na kanyo tayudo komedna ayudo kantie interest, gimedo interest moro mathin ewi pesa makanono. Mano konya maber, okonya kendo gimedona yuto. Yutona medre maber nikech gimayudo malono anyalo chakogo kendo, anyaloketogo kendo stock moro. Koro mano berna maber moloyo.